Ore entoki nadolita tene nadolita isakoi, eti enemwalimu national sacco neetae tower sacco neetae stima sacco neetae sukuma sacco nadolita sininye mentor sacco nadolita imarika nadolita kenya national police neeku ore kuna naa isakoi.

ore tenadol ena naa nadamu esiai enkiguran, naa keetai inkiguratin naapasha kake ore tenakata ena nadolita tena naa enkiguran entoki naji rugby oshi naigurani empira oinkaek naa toonkaek enapi nikiekenyae sii opmaka ade nidim nilo angor engol.

Ore entokin nalotu ndamunot ai tenadol ena naa njere eweji oshi naa ninye nagira autaa orashu ninye olturur oitashe esiai entoki naji communication a ntifiini ,simui eoshoto nena kutitik tokini akeyie oloingange naji naidip aipeperusha ilomon neeku ninye oshi naitasheki.

Ore entoki nadamu nalotu indamunot tenadol ena pisha, injere ore ena pisha enorais le Kenya, aa William samoei ruto. Netang'asa apa ninye aaku olbungei nilepu taatoi omeou aaku President neeku naa neponunui aagelu enaa orais le miet le Kenya.